Ayoni olee ng'oboishen biik chechang matatoo kotoreti kochuchut chiletabkee en oratinwek amuun matatoo komuti biik chechang sabarit akeng'e akoo enoton komokete chitukul karinyin en oratinwek, noton kochuchuche chiletabkee en oratinwek, karishek cheuu matatoo anan cheuu basit komuch komut biik chechang soiti chenekit itee tomonwokik tisab en sabarit akeng'e, konoton kochuchuche chiletabkee amun ndokotinye chitukul karinyin en bichuton tomonwokik tisab kotoo kotoyetu chiletabkee en oratinwek.

Kit netesetai en yuu koyome chito kochu asikonyorchi gee boishonik ab serikali kobun muswoknotet noton nebo ecitizen ne noton ko inyorchinii boishonik cheterteren chebo serikalit en komosto agenge en muswoknotet. Makat konde inendet nambait nyin nebo kipandet tii ak sirutyet nenywach newunyat nenyin asikechomchi kochut ak konyorchi gee boishonik chebo serikali. Miten Koraa yeimuche ichil yekeutyen sirutyet nenywach nenguny newunyat asikopit iwal akinyorchi gee ake kotomo ichut tii asinyorchi gee boishonik chebo serikali.